Ũndũ ũyũ ũkwetha mũgũnda aĩkorwo ndũrĩ ũtuĩke wa gũkombora mũgũnda kĩndũ kĩa mbere wethe ng'ombe ikũrĩmĩre itige ciakara kuma bau ũthie wethe mbegũ ya kũbanda ũke ũbande kana ũthíiĩ kũrĩa mbegũ imeragithwa ũgũre mbegũ yaku kũu ũke nayo mũgũnda ĩmeru ĩ tray-ini. Woka wakinya mũgũnda wethe andũ makũbanda mũgũnda ucio nĩmũburie na gũgaitwo maĩĩ ugũka ũbande mũtaganyĩtie tondũ ũyũ nĩ mũmera wa gũtambana mũgũka mũtambanie mũgũka mũbande mũtaganyĩtie nĩguo watũĩka wa kũgwata wanjie gũkũra ũthiĩ na mbere na kubeo maĩĩ. Warĩkia kũbe maĩĩ ũgekĩra bataraitha na ũgatiga wabubĩra naguo ũkũthiĩ ũnanũkĩte ũguo ũtuĩke wa gũtambana na ũtuĩke wa kwaragana mũgũnda ũcio wothe.